Kejo oshi irmaasai ikesu ina niun neeku kidolita ele mpapa ibung'ita entoki naji carrot, neeku kitodolu ajo iremishe apa ninye ele papa neun apa ninye carrot nikidol ajo iterua tanakata ninye akesu nena apa naatuuno ninche naa nena nikidolita ibung'ita, neeku nijia ikununo.

Yiolo taata entoki nadamu tenapisha naa kidolita ingarrin naatii taata orbaribara ewueji neji roundabout etii engarri natii tenasheto, neeku kegira ena garri aanyu idia matatu natii idie wueji pee eng'asa aisho enkoitoi amu neija naa ikununo sheria pee eng'as ina garri alusoo, ina matatu pee etumoki naa ninye ashomo, teniidip nena garrin aatulusoi ina matatu oilo lori amu neijia naa ejo sheria orbaribara.

Yiolo taatoi entoki nagira aasa tena pisha naa kidolita taatoi enkiteng' aa kitodolu ajo inoshi kishu ekule nikidolita naa oldakitari eegira taata ninye abak naa kenuta ena kiteng' neeku etalaikine atoishoyu neeku ijio taata olashe egirai aadanyu tiatua enkoshoke ena kiteng' naa amu yiolo apa egira ajo aisho nelaikino naa nibidi pee ipotuni oldakitari peelotu aret.

ee kadamu taadii enkolong nataasa ena siai, apa apa naari kibulu, etonn eeta nkishu kule, ee naa kidumu nari kuna le, nikidumu inoo nkang'itie. neeku kiriwari taata yiook intasati, niriwari mawaita kule ewueji naari nemirieki neji dairy. neeku kidumu naari, nikipik iminchili, nikipik ilderekenyini, nikinap iltooi too nkoriong'i, nikiya kuna le naa nikipuo aamiri. nikiya dairy naa nikipuo aamir teidie.

iyiolo taa kulo amu ir, matunda. iyiolo enkinkunakino pee interu anya, naa ing'as aitadoiki atua enkare, ning'as aisuj, pee isujaa olchafu. iyiolo pee iidip aisuja, nintayu taata teina are nigilie enkae are safi, paa iigil aisuj, metaa safi pi, paa iinteru taa akinyu nkinyat igira anya, neeku nejia eikununu teniyieu ninteru anya.

Iyiolo taata kulo naa teniyieu ninteru anya, naa ing'as ayakikisha ajo, intadoikio atua enkare niisuj. Iyiolo ake pee iidip nigil aitukuyie enkae are safi. Iyiolo enindip aisuja nintayu tiatua enaduoo are, paa interu taa akinyu nkinyat, paa inyia taa taata, iyiolo ake pee inyia etii ornganayioi otii atua paa intayu anang'aa. Tenindip ainosa, neeku nejia ikununo.

Iyiolo taa dii entoki nagira aasa tene naa ijo taata kitau ajo osirua etiiki tene wueji, neeku ijo taata kitau ajo osirua le sukuul. Aa ijo taata itau ajo ololchumari ashu etito naa erikitoi, neeku osiruua lenye etiiki tene wueji. Kidolta entito naijo ishopokoki emauai naitodolu naa ajo osirua lenye, nye egirai ashipakino tena olong' tele sirua lopoitoi tene wueji erikito ntoiwo enyenyek.

Iyiolo taata tene wueji kidolta orpayian etii ewueji neji embenki naa ninye taata oretoo iltung'anak taata too mbaa ninteru aas te dukuya piinteru abol embenki. Keetai sii ntokitin naaji akaunt aa ntokitin nashumieki ropiani naa kepaashipaasha. Neeku eeta naa iltung'anak esianan uni, eeta ng'ole oltung'ani obo iyie makeon, neeku kekintoduaki vile nifaa piinko, roruat niya eton itu ibol piidol ajo kaa nekinare.

iyiolo taa dii entoki nadolta tene wueji naa kitodolu taata usiano naata kenya, we nkae kop naji ghana. taa idim airiwai iropiyiani, niriwaki oltungani otiii ina kop, ashu iriu oltungani iropoyiani oti ina kop niriwaki oltung'ani taata otii kenya. naa kebae ake nena ropiyiani. neeku kitodolu ena pisha ajo kidimayu ina siai enkiriwata oo ropiyiani, pee iriwaki oltungani itii idia nkae kop. ata miboitata teine wueji,.

iyiolo entoki etipat tene wueji, naa itoduaa, ajo kishaakino naa iyiolo kila siku olungani otii kenya, naa kifaa nelak tax, ni file returns enye muj. amu teneitu naa ias nejia, naa tenepuku naa enkata naing'uraa sirkali naa keeku naa ekintanyamal. nidol naa ajo migira iyie asuj sheria taata e country naa

yiolo taata entoki naitodolu ena, naa kitodolu ajo file enishiakino piintumia iropiyiani inonok ing'as, kishiakino piing'as ayiolou ajo kifaa peyie ing'as apik isiaitin inonok dukuya eton etu ipik nkulie tokitin neeku isiatin inonok nang'as aponu tedukuya nifaa piyiolou ajo, kifaa piyiolo ae oganaiza esiai ino esidai ore taa ormushaara lino nintabiraa esidai tesiai sidai eeh niminturraa naa minyialari.